Asikotesak rurutik en imbareng'ung temindet koyoche netaa indimine minutikuk imin ak indee katoldolik, nebo oeng irib minutikuk en mionwokik ak iin tiongik amaam tiong'ik, ko oleiriptoi en mionwokik ko imuche iker ng'onam miondo aketukul isor kerichek en tuket ak inyon ibiit, ko eleriptoi en tiong'ik kot ko isirek imuche kora isor kerichek en tuket ak inyebit ak akee kora eleriptoi en tiong'ikab kaa kouu tukaa ng'unon asimaam minutikuk ko ing'ote imbareng'ung nekiiminchi minutikuk asimoityi tukaa, ngamun yeityi kwome kora ak kobos chong'indab rurutik.

Ingopiit ingunoo makoseet koo olasuptei ngunoo aleeen awendii opisisheeek kwak akalenjii oyeeee kopeet masigeet eng yuuu nenyuunet

Kotesak kesuutikab ng'endek kosiir olekikibwotitoi ngamun kikimindee katoltolik chekiamgee. Nebo the oeng ko kinyorchigei ng'endek roptaa neyaamat, manyoor kemeut agetugul ak moseretyoo en asistaa. Ak kitage ko kiribok moiityii mionwogik alak tugul I,angamun kikibiit ak kengoot ole kimiten komochut tiong'iik alak tugul. Ako kikibite abakora Komaam isireek, Kora ko amune sikaikokikimekitun keesutik anan kitesak.

Itondap emet kou ropta ngunon kotile minutik chekimine eeh tile minutik chekimine en oret neuni miten minutik chenomekeni ak ropta neo, komiten minutik chenomegee ak ropta neyamat nemoo amoming'in akosikomii minutik chenomegee ak ropta nemingin. ngunon en ropta neo kimuche kemin majanik eeh ngamun nomegee ak ropta neo, koo en ropta neyamat anan nemo oo amoming'in ii ko kimuche kemin minutik cheu bandek, cheu ng'endek ,ko en ropta neming'in kimuche kekol bek ndamun moboisien beek chechang koo en oranato kokorko katil ropta kole kimine minutik achon.

Kararan somanetab soet kosir somanet ne kibendi korikab, korik che kinetishe. Kararan somanetab soet ngamun kimuche kenyorjigei en sait age tugul, sait ne kemech isoman ko iyote kityo soet akitestai isoman. um Nebo oeng ko kararan somanetab soet ngamun imuche konyorjigei biik ce chang ann lakok che chang che somani, imuche konyorjigei en oitugul ole miten. Nebo somok ko kararan kora somanetab soet ngamun imuche inyorjigei eng kila ak kila in imeche iwekchigei eli matiguye komie iwekchinigei yota akitesoman kora iketyi.

Olekiriptoi beeek ko netaa ko kimine ketik cheimuche koriip beek, kimine ngunon en taban taban ingunon elee en elebitunen beek anan en elekutunen beek, nebo oeng kengote elee mii beek asikobit komowechowech lokok anan asikobit komorom ak kotumndoi, nebo somok ko kiterechi, kiteremi olemi beek olekutunen beek ak kesementen asikobit koribok bechoton asikeboishen en kasarta nekokimokyike kosir nekotobendi kitiok buch kotendene, nwbo somok keribe kora beek en iin kimuche kinde tangishek asiyeit kemokyike anan yeit kasartab kemeut kerom ak keboishen, nebo angwan ko kimuche kora kerib beek kesir chito netonone en yoton asikobit ing'onyo chito ng'unon ko romchi beek ak koker kolee momii bek chekakitangoen.

Ing'onam isirek anan tutuik minutik koyoe noton kotutukinitun kesutik, eeh ng'amun toor kwome minuti choton akoyai konunio, olekiterto niton kokimuche kesor kerichek en tuket akinyokebit, neboo oeng ko ng'onam mionwokik iin minutik koyoenoton kora kotutunikitun kesutik, ko olekiterto kesore kerichek akinyon kebit, ko kora ing'emin minutik komokinde katoldolik konoton kora netor koyoe kututukinitun kesutik ng'amun menyorchikee minutik tukuk tukul chekomokying'ee, ko elekiterto niton ko iker temindet ilee indiminee minutik en kilak iker ilee kendee katoldolik chekayam.

Kinomen ketebe kelee boo oor nee bichun, kenai oreet neyobu bichoton keteb ing'unon bomorit, bomoritab bichoton, yekakenai bomorit keteb batiemit anan botichit neboo bichoton akebwa kwanishek ng'unon korub lokok eeh yekakorub lakok kebwa kora mochokoronik ak mecheker chetindo koyoton.